Rĩera nĩ kĩndũ kĩmwe kĩngĩtũma mũrĩmi wa irio kana muiga, mũndũ ũraiga mahĩu either athereme kana wĩra wake ũthũke tondũ wambere rĩera rĩurũ rĩgíũkorwo na maũmĩrĩra moru na rĩera rĩngĩagĩra maũmĩrĩra megũkorwo me mega. Ta mbũra ĩngĩura yure mũno ĩtũme kwarahe irio citingĩkũra wega nĩcĩgũkũa irio maĩĩ nĩmegũkua irio ciage kũmera na no ũkore mahĩu mũnomũno twa twana tũnini twa mahiũ ta tũri kana tũgombe tũnini tũgĩkũo ni maĩĩ cĩgathĩĩ na maĩĩ na haũ mũrĩmĩ nĩegũkorwo orĩirwo nĩ indo ciake kana kũngĩgĩa na rĩua rĩnene rĩrĩa rĩgũtũma ũrũgarĩ wĩingĩhe mũno, rĩua rĩnene namba ĩmwe no rĩũmie indo ta nyeki, nyeki ĩrĩa ĩrarĩo ni mahĩũ na ciaga ĩrĩo cia kũrĩa cithiaga o cikĩnyihaga cĩgĩcekehaga cĩkanina úũorũ wacio na ĩngĩ cĩgakua rĩrĩa kwaga irio nĩ ũndũ wa rĩua kana ũgakora irio citigũkũra nĩũndũ wa kwaga maĩĩ na kwaga rĩera rĩega rĩrĩa rĩngĩtũma cĩgacĩre.

Mpesa nĩ njĩra bacĩrĩru na ĩna mĩeke mĩingĩ ya na maũndũ maingĩ mangĩtũmĩrwo kũrĩha mũgũri wa indo arĩ mũhũri biacara ta namba ĩmwe harĩ kĩndũ kĩa mbere harĩ option ĩtagwo ya send money, option ĩyo nĩ ya gũtũmíra mũndũ wa biacara mbeca direct o ũguo, ũkamũtũmĩra mbia, wa kerĩ no harĩ paybill, ũgekĩra hau namba yaku ya mbicara na akaunti namba, mũndũ agacoka agagwĩthĩ aga agekĩrĩra mũndũ wa biacara mbia ciake, nĩharĩ till number, na harĩ icio noũkore, citirĩ na mbei ĩ hau igũrũ ya gũtũma ũguo noĩgune mũgũri, hau hangĩ noũrĩhe na pochi la biashara, indo iria ciendetwo mũno nĩ send money, na pochi la biashara nĩ agũri, agayani a baicar nĩ andũ a biacara tondũ harĩ pochi la biashara mũndũ ndangĩcokia mbia icio, múgũri ndangĩthi eke warara wa gũcokia mbia icio kwĩ thimũ-inĩ yake iria atarĩhĩte, kana ũndũ ũngĩ noũthiĩ harĩ, biacara ya Mpesa, ũthi ũ withdraw cash ũke ũrĩhe mwendia, ĩna maũndũ maingĩ.

Ũgarũrũku wa rĩera ũrĩa ũtũmĩte ũrĩmi ũcenjie kũrĩa njikaraga, nĩ kwaga mbura, ũgakora irio citiragĩa na maĩ maiganu kuuma tĩri-inĩ, citiragucia maĩ maiganu ma gũciteithia cikũre, ũguo ũgakora nĩ cihohire, kana kĩroko nĩ ciringirwo nĩ ime, kana ũgakora rĩrĩa rĩngĩ okorwo nĩ mboco nĩ cianjirie kũũma citarĩ cirauma mahũa kana citarĩ cirauma kĩro kĩrĩa kĩ irio irĩa cirabatara gũkorwo cigĩkũra, koguo wagi wa mbura nĩ ũhutĩtie arĩmi a kũrĩa njikaraga, ũgakora riũa rĩu nĩ rĩratũma irio ciao ciage gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩngĩteithia arĩmi arĩa mararĩma na gũtigĩrĩra mĩgũnda itũ ĩrathiĩ nambere kũgĩa na maciaro, nĩ namba ĩmwe, tũrutithie njĩra iria cingĩtũma kũgĩe, kwage kwara, kana iria cingĩgucĩrĩria mbura yũke yure, nĩgetha irio ciao cigĩkũre, na namba ĩmwe no, nĩũkoraga ta kũhanda mĩtĩ, kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ nĩ raithim mũno kũme. Gũtangĩkorwo nĩ ihinda rĩa mbura, gũtingiura rĩngĩ koguo tũngĩhanda mĩtĩ, mĩtĩ nĩĩgũtaithia nakũgucĩrĩria mbura, na karũhuho kega, na irio nĩcigũkũra. Ũndũ ũngĩ, kũhanada mĩtĩ na karĩera kau kega gakarũhoho na ndũ nĩgũtũmaga kwara gũtige kuonekana kana na ũndũ ta ũrugarĩ mũingĩ ũrĩa ũngĩtũma thĩ yũmagare yage gũkũria irio, koguo njĩra njega nokũhanda mĩtĩ kana kũhanda handũhena maaĩ, hena maaĩ marahĩtũkĩra makagucia maaĩ na macini cia kũgucia kuma rũĩ-inĩ, cigaitĩrĩrio irio mũgũnda-inĩ maũndũ macio merĩ nomataithie kũgĩa na maciaro o hĩndĩ o yothe.

Ĩĩ kandi ya VISA no ĩtũmĩrwo kũruta marĩhi thĩ-inĩ wa thĩ yothe, tondũ nĩĩnjĩtĩkĩrĩ nĩ ĩtĩkĩrĩtio kũruta wĩra ka kũruta marĩhi thĩinĩ wa mabũrũri maingĩ ma thĩ, nĩ ĩtĩkĩrĩtio kũ kũhũthĩrwo kũrĩha thĩ-inĩ wa mabũrũri maingĩ marĩa me thĩ, koguo ĩ kandi ya VISA noĩtũmĩrwo, kũrĩha marĩhi rĩrĩa mũndũ arabatara kũrĩha kĩndũ

Wagi wa mbura ihinda iraya nĩũhutagia mũrĩmi na njĩra nene, kana ũkũria wa irio na magetha ma irio na njĩra nene. Tondũ nĩũgũkora rĩrĩa kwaga mbura wa mbere irio citigũkũra. Kogwo magethi nĩ mekũnyiha na njĩra nene, noguo nĩ kuuga andũ aingĩ matigũkorwo na irio cia kũrĩa. Na ũrĩa ũgũkorwo ena mbembe ahotete kũrĩma na maaĩ tuuge nĩ ma rũũĩ, ũgũkora akĩenderia mũrĩmi kana mũndũ ũrĩa ũtarĩ na mbembe na mbei nene, na no akorwo atarĩ na ũhoti wa kũgũra mbembe icio. Ũguo nĩ ũgũkora nĩ gũkũgĩa na waagi wa irio, kana andũ nĩ makũhũta na njĩra nene, ũgakora nginya mahiũ, kana andũ kana ciana kũrĩa matarĩ irio nĩ cirakua. Na mbembe, tuge irio ta mbembe nĩ cinyitagĩrĩra bũrũri na njĩra nene. Tuge nĩ mũtu wa ngima, gĩtheri, ũguo nĩ ũgũkora indo icio nĩ cikwaga bũrũri-inĩ, na nĩ cigũtũma bũrũri ũgĩe na ihinda iritũ rĩa kwaga irio na waagi wa maaĩ nginya ma kũnyua.

Mbeca cia thendi cirĩ na ũguni wa gũkorwo nĩ hinya mũno mũndũ agerie kũruta mbeca itarĩ yo, kana mbeca fake ya thendi. No nĩ raithi mũno gũkorwo mũndũ makĩruta mbeca iri cia maratathi iria nĩ citari mbeca nginyanĩru. No karatathi mũndũ oire acenjacenjia, ahaka rangi, maũndũ maigana ũna, eka maũndũ maigana ũna ciahana mbeca ici ingĩ. No nĩ hinya mũndũ akĩhota gũcenjia mbeca cia thendi.

Marũa marĩa, magũbatarania rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo na kĩũngano kĩharo-inĩ kĩnene kana ta gĩkĩ kĩa Uhuru Park, nĩ marũa ma gũcokia wĩtĩkia marĩa makwandĩkĩrwo mũnene wa borithi, na mangĩ mathiĩ kwĩ mũnene wa kauntĩ, na marũa macio makorwo makiũga andũ mara mararũrũngana kũ, kana maracemania kũ, na nĩkĩ mareka mũcemanio-inĩ ũcio, nĩgetha ũthuthuria ũhotwo gũĩkwo, na maheo rũtha rwa kĩũngano kĩu kũhanĩka kana gũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere.